Ici nĩ waru, nĩ hĩndĩ iraruta mahũa, rĩrĩa waru iraruta mahũa rĩ, nĩguo mũrĩmi akoragwo akĩmenya, rĩrĩa magetha ma waru ciake irekĩra, mahũa nĩ matũmaga waru cioneke irĩ njega, irĩ na riri na mũrĩmi nĩahotaga kũmenya kĩrĩa kĩngĩkorwo, waru ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩna thĩna na ĩrĩa ĩtarĩ na thĩna, cĩna mahũa rĩ mũrĩmi nĩegũkorwo akĩmenya waru ĩno rĩ nĩ njega gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ.

ĩno nĩ mĩtambo ĩrĩa ĩheaga andũ ngombo.ĩ kamahe ngombo kũringana na kĩrĩa kũringana na ũrĩa ũigithĩtie nao. Ta Mshwari, gũkũringana kana nĩũigithagia nao, kana nĩ ũigaga mbeca ciaku kũu. O ũrĩa ũraiga nyingĩ, noguo ũrakomberwo nyingĩ na ũgakomberwo maita maingĩ. Hustler Fund nayo yoyagwo nĩ mũndũ wa Kenya ũrĩa wĩ na kĩbandĩ gĩake kũringana na..

Ici nĩ ngombe cia nyama. Kĩndũ kĩrangenia nĩ tũcaũ, na nĩ tũroneka nĩ tũhũnu, twĩna riri , nĩ tũthaka, nĩ ngombe cingĩrutwo nyama njega ĩ cama ona ihana o cama. Gũkũ, gũkũ rĩ nĩta kũrĩa cigagwo ngombe nyingĩ irĩa cia nyama, irĩa ithĩnjagwo nĩgetha either nyama ĩtwarwo nja ya bũrũri kana irĩo gũkũ bũrũri-inĩ.

Nĩhũthagĩra hurumbarũ, hurumbarũ nĩ ĩndeithagia mũno gũkuua magetha makwa. Nĩnguaga indo ta mboga, ngakuua mboco na hurumbarũ, ngakuua mbembe na hurumbarũ, ngakuua mahuti na hurumbarũ, ngakuua thaara na hurumbarũ. Hurumbarũ nĩ ĩndeithagia mũno kinya gũkuua thumu. Nĩ njokaga ngatũmĩra karagita kũrĩma mũgũnda wakwa. Nĩgateithagia mũno rĩrĩa kuurĩte, ndingĩtinda ngĩkuua indo nyingĩ, ciothe nĩikuagwo nĩ karagita, macembe, theci, nĩhũthagĩra indo ciothe ta icio.

Maũndũ marĩa marangeni haha, nĩkuona irĩma, kuona matu, kuona ng'ombe nyingĩ, mũndũ, tĩĩri wa rendi, kwĩna nyeki ya ngirini nĩ kuonania kwĩna irio nyingĩ, nĩkũraura, matu mega, mĩtĩ mĩingĩ ona irio cingĩrĩo nĩ ng'ombe, icio nĩcio iratũma ngene na ngaigua ndĩmũkenu biu.

Ici nĩ njui na nĩ harĩ bata kũrĩithia njui tondũ yaneneha nĩ ĩtuĩkaga ya gũtũhe nyama, cianeneha nĩ cituĩkaga cia kũrekia matumbĩ, tondũ ciarĩa na ciahũna nĩ ihotaga kũmĩa, nĩguo cihe mũrĩmi thumu. O cianeneha nĩ ihotaga gũtũrĩkia tũcui, kũguo harĩ bata kũiga ngũkũ, tũcui, o ngũkũ o mũthemba o mũthemba, either nĩ kĩenyeji kana nĩ broiler, nĩ harĩ bata kũiga ngũkũ na nĩ harĩ bata tondũ nĩ iteithagia o mũndũ o mũndũ na kĩrĩa gĩothe ĩtũheaga na matumbĩ na thumu.

Ũrĩithia wa ng'ondu nĩ ũcenjetie mũno, wa mbere, thikũ ici andũ mararĩithia ngondu ota igiri, ithatũ ocia kũrĩa angĩ matirĩithagia, metagĩrĩra o hĩndĩ ya githũkũ nĩgetha matũĩke a kũrĩithia ng'ondu. Ũndũ ũngĩ andũ arĩa marĩithagi ng'ondu nyingĩ , nĩ arĩa mena mahuti , arĩa mena mĩgũnda mĩnene, arĩa mena mahuti manini no ũkorire gaburi kamwe, kana ũkore tũburi twĩrĩ tũtatũ, no wega wa mburi ici nĩ atĩ nĩ iheaga mũrĩmi thũmũ, igateithia mũrĩmi one nyama, ona akona mbeca rĩrĩa akũrĩithia, ĩyo nĩyo wega wa kũrĩithia ngondu ici na bado angĩrĩithia.

ici nĩ nyama nduge, nĩcio mwene arageria kũgaĩra ciana ciake hena thani ĩmwe, igĩrĩ, ithatũ, inya, ithano o hakuhĩ fifteen nĩ kũmagaĩra aramagaĩra na nĩ haronekana hena waru, hena nyama iria ihĩte wega ona ihana gũkorwo na mũrĩo mũno, ũyũ nĩ wĩra wa atumia na nĩ ũrona thaburi ũguo ĩirĩte nĩ ĩronania ĩhana rangi ta wa ũkĩ yaani nĩ kũonania nyama cĩna cama mũno.

Ũyũ nĩ ũrĩthia wa mbũri kana thenge. Ũrĩithia wa mbũri gũkũ gwĩtũ mũrang'a-rĩ, mũrĩmi athiaga agetha thenge, ĩitha kana kanini ga thenge, twĩrĩ, ĩitha kamwe kamwatĩ kana ndũrũme. Wĩna icio igĩrĩ-rĩ, icio no cihote kũmũthondekera rũru rũmwe rũnene. Nĩ njega, ũrĩithia ũyũ wa mbũri nĩ mwega tondũ, mbũri nĩ itũheaga iriia, nĩ itũheaga nyama, nĩitũheaga thumu ona mwendia kana mũrĩithia angĩenda gũciendia nĩ onaga mbeca irĩa angĩhota kũrĩhĩra ciana ciake thukuru, mbeca cia thukuru.

Ũyũ nĩ wenji wa waru, waru nĩcio irio imwe iria njega iria ciendetwo mũno gũkũ Mũrang'a. Wenji wa waru wanjagia na mũndũ gũthiĩ mũgũnda akũwite indo icembe, banga kana gatheci. Wakuwa indo icio-ĩ, wathiĩ harĩa ũhandĩte mũmera waku ũcio wa waru, ũgathiĩ ũgaikia theci ya mbere, ya keeri, ũkanjĩa kũruta waru. Wanjia ũhoro ũcio ũkanjia kũruta waru ciaku iria ũkuona na cirĩ hakuhĩ na ũgatuĩka wa kũrĩkia kwenja waru. Nĩkĩo gũkũ gĩkũyũ-inĩ ũiguaga irio cia mũgĩkũyũ citiagaga thubu wa waru.

Ũrĩmi wa ng'ombe nĩ mwega mũno. Rĩrĩa ũrĩmĩte na ũgakorwo na mahiũ maya ma ng'ombe maingĩ, na rĩrĩa cigũciara, mũndũ nĩ endaga agakorwo agĩkĩhe ng'ombe ciake cumbĩ, irio cina kĩrĩa njega, irio cina hinya mũingĩ, mũiganu nĩguo rĩrĩa ona ng'ombe yatu gũciara ndĩngĩgũa kana njaũ ĩkorwo ndĩrĩ na, na mwĩrĩ mwega. Nĩguo gũkorwo, nĩguo ũhote kũrĩithia wega ng'ombe nĩ ciendaga cumbĩ, irio cia mũtu, irio irĩa ikũhota kũhe ng'ombe na ĩhote gwaka mahĩndĩ ma ng'ombe. Rĩrĩa ng'ombe ĩgũĩte rĩ, mũndũ nĩ endaga akarora ng'ombe yake o ĩgĩthi gũciara nĩguo ndĩkanakorwo na thĩna o wothe. Nĩguo ũhote kũgirĩrĩa ũhoro ũcio wothe wa kũgũa na gũrehera ng'ombe yaku mathĩna rĩ, wagĩrĩirwo nĩ ũkamĩhe irio njega, irio cina hinya mũiganu, na irio cingĩhota ngina gũtũma ng'ombe yaku ĩrute iriia rĩingĩ.